Ore sheriani olchamba nayiolo nanu naa ore enedukuya naa miun endaa nabo kila olari matejo naaji tenituno mboshok tele ari ore telde niun irpaek arashu entoki naijio mbuka pee enjoy olchamba lino metopiro ashu menyakii atum fertile ore migila apiru ore enkae nimiun olchamba edoyio amu kerubare enkare tenaa eunoto olchamba tuno eisidaa pee etumoki aiboi enterit pee meya enkare neeku nena sheriani olchamba ayiolou nanu

Ore taa nai te nanu naboisho oolairemok arashu iltunganak lolchamba arashu ilaramatak naa kesidai te nanu amuu matejo nai teneaku ekieta ilchambai likiinkar matejo taanai nikiinkar ale ilchamba lai, nikiinkar olino, netii enkata naa kenya enkishu aang' ale ilshamba ,ore peemut alde ilshamba nikintoki aiduraki alde likae. Ore neare matejo taata kuldo tunganak ounisho, matejio ketii entoki niyiolo arashu ujusi iyie nieta nilotu aotu autaki matejo nai penye oshi neitooki ilmaua arashu penye oshi neitooki embuka naa kekiotu autaki. Ore neuni naa kajo nanu najo naa esidai teneaku keibung'a ilairemok tenebo ilturruri matejo nai ekeyeu nikipuo aayau iropiyiani, nikiretie ate, naa keatae ekeyeu ochi olturrur looltungana kake tenikimbung'a naa keishori yoo nena iropiyiani, matejo nai tenekiyeu nikiturr olchamba lang'. Naa ore oltarakta tenelotu ore tesaa matejo nkeek tomon kake tenikiponu nikiyau kuna mpisai aang' tenebo neturr olchamba lang' matejo nai tenusu esaa ashu tenusu esaa niketa ereteto teineweji, naaku kayeu nanu najo ore naboisho oolarenok naa keisaidia oleng tenikiponu temebo nikiremisho tenebo, nikias esiai aang' tenebo.

Ore empira na entoku sidai oleng amu kisaidia seseni lang enkata nikingira airura ashu meeta enikiasira neaku kisaidia iseseni lang ore empira ba entoki etipat oleng amu ketii irmareita otumito enkurma tenkaraki empira matejo lolo opoito apuo aishangilia na lasima adake peok enkare aa ninya entoki naijo icecream neaku inepu ajo ore oltungani olotu amir nona ariak na ketum enkurma ade ore entoki naisaidia empira na inepu ajokisaidia amu ore irkijanani kumok na ketii nkangitie amu meeta ewoi nepuo meeta siatin na inepu ajo keitoki aifikiria ntokitin torok matejo inepu aa irkiek oitemerisho na inepu ajo ore tempira na kisaidia oleng pemitoki natoni meeta esiai ore eneuni na kisaidia oleng amu inepu ajo ipuopuo atoni tinewueji nipopuo ayiolouno nakisaidia oleng amu iyiolou ajo eetae oshi oltungani onyor enatoki na ilo atum entoki naijo ilchoreta na kisaidia te maisha na kajo kesida oleng aiteru tonkangitie

Ore genz na kaidim nanu atejo olosho sidia amu olosho oisumate meeta enijoki genz amu keyiolo sheria kenya ebibili enewoi pooki neaku ore genz meeta eninko peindim ateleja anaa fenye apa nalej tolarin otulusoyie adamu apa telde ari otulusoyie eshomoita apuo ajo mikiyieu entoki naji finance bill netii irkumok otaaraki netii irkumok otaaraki egira angoroo olosho lang oee olosho ke genz meeta ninche enekigilat meeta eneporori meeta ajo mikipoito kanisa nabo kake olosho na ore ninche na pitetea aki haki enye pedol ajo metii oltungani oishirita tenkaraki ninche adamu tendawiki natulusoyie peari olapa lalashe lang ojing ojuang ninyototo olosho le genz amu ajo etii genz otii inewueji neouo aitetea amu ore ojuang na ketaaraki ipangu olchumari nemegira aisilig enkai nabo neaku kajo ore olosho le genz naa olosho naa meeta entoki nijoki neaky kaidim nanu atejo ore olosho le gen z.

Ore en'daa naji motura amu kejo ilkulie endaa oldien kake mesipa ina Ore endaa naji motura naa en'daa sidai namelok oleng amu kitaunyeki kuna monyit oshi enkoshoke arashu matejo duo nai kuna monyit enkoshoke nepiki Osage nepiki nena kulie tokiting, epiki Kenya eilata neyierakini nepeji aitobiraki ore peepeji aitobirak tene eneshirini iyieu tenee eniamisini iyieu nekidung'okini nitokini aapik enkiti shumbi natiine wei ninosie ina shumbi naa kadolita nanu ajo ore ina daa natii motura tenanu taa naa peepiki nena kulie tokiting pooki apik atwa neekepiki ometipiki spices atwa nepiki entoki natiu enaa dania nitobiri nepiki duo esidai nepiki enkiti shumbi ino ninosie

ore sumoki naa kitobirieki oshi inkirik aailo ake ayau tolduka nilo aitadoki atua eeilata , nintokitokie neeku tayari pee emiri nadol naa ajo ore biashara esumoki naa kelelek oleng' amu ore akeyie inoto ina troli ino ashu egari akeyie ninapie naa ilasim apee iyata oljuko loirowua lipik nena tokitin neeku kadol ajo ore biashara esumooki naa kelelek oleng' tininteru imelasima ninye pee iyata impisai kumok, tee naa inkeeek tomon naaa kiteru naa imiet naa kiteru, nadol nanu ajo ore biashara esumoki naa kisidai oleng' , meeeta iropiyiani kumok naa yieuni , naa kinyang'u iltung'anak sumoochi naa kanyor ninye nanu anosa taim oshi taun.

kashipakino nanu empejoto olapayek amu kemelok oeng' naa ore tenapejoki kewan naingas aigoru ojiko, napik inkuk ore ake pee irowaju kuna kujit metaa kedo, naibelekeny, pee mejing ikuruon neeku tayari ilpayek lainei neeku tayari ilpayek lainei pee anya naa kadolta ajo ore ilpayek opejo naa , kemelok oleng naa kelelek empejoto enye metiu enaa lelo kulie, naatayari pee ipej lelopayek.

Ore esidano ee tekinoloji matejo najii mpesa matejo ketii eropiani niyieu nilak nemelasima pee elo town elak ake eropiani etii atua aji enagira akuu eruat etii airura elak ake eropiani enono neeku kadol nanu Ajo ore tekinoloji oropiani elataa oo ntokitin ashu enkinyiangunoto oo ntokitin naa kelelek oleng enepu ninye Ajo ketii ntokitin naa empotu ake etii aji matejo eyieu nikiyaki endaa tiaji mimpag elak ake eropiani nikiyakini ntokitin matejo naaji eyieu ninyiangu enkila naa elo mutandao ning'oru enkila niyieu nidol enatieu nimpotu nikiyakini tiaji neeku kadol nanu Ajo ore tekinoloji elataa oo ntokitin naa etisadana oleng amu mintoki aitumia nguvu enaa enkata eno alo enewueji eorder ake nikiyakini tiaji

Adolita Ajo ore internet nisaidia oleng aibelekeny enkisuma tee seuseu nalulung'a matejo teniyieu nisuma tiang melasima pee elo darasa edim atijinga online classes nisuma ninkilikunua maswali nikijibu ormalimui oo dipa enkisuma eno ore enkae naa teniyieu niyiolou entoki eyimu online naa kelelek adolita Ajo ore internet nakidaidia oleng mee tolosho lang ake kake teseuseu nalulung'a

Ore ena naa olturhur loo nkanisani ashu iltunganak oyamini ajo ketii Yesu arashu keamini kanisa naa olturhur ele oret oleng amu pookin engas aaku keyau lelo ooyiolo Yesu arashu loonkanisani pookin tenebo ore eniare naa kisaidia ilkijanani matejo nai kirorie nepuo apuo ajo kipik matejo taata entumo oololoito matejo taata entoki naa irkiek oitemerisho Naa ore enieuni naa kisaidia oleng amu ekeiro teniaba lolo limiidim airoro Ore enieuni naa ekijoki matejo taisere tenimiyasita esiai naishaakino matejo loorita iltunganak lenye oogira aiumiza lenye nye nadolita ajo ore ele turhur naa olturhur loonkanisani arashu olturhur looyetuo iltung'anak tenebo oyetuo iltunganak oyamini Yesu nepuo naa apuonu airoro teniaba oltunganak

Kore ene dukuya lazima peyie inap embuku enkalamu amu lazima peyie ilo aiger entoki naisumitai ntae. Kore eniare naa lazima peyie inap entoki naji calculator aashu ena toki niloito awoshie hesabu amu lazima kore teninap naa ketii entoki naijo hesabu amu kore too ropiyiani naa lazima pee ias hesabu. Neaku kajito naji nani kore tenilo ina seminar piinap nena tokitin uni amu lazima pee intumia nena tokitin uni.

Wore enkampuni e Uber naa enkampuni nilotie ashu matejo naai tena iyieu nilo ewoji naje. Naa enkampuni inia nikisaidia alo ewoji niyieu. Wore tenanu wore esidano e Uber naa, mintoki aaku kila saa iwoshito isimui pee ilo alo aingorru oltungani tenkang enye, nemetumoi. Wore enkampuni e Uber naa aingorru ake te mtandao naa ekilotu iniari aya, naa ekiya ewoji niyieu naa iropiyani sii niidim atalaa. Metiui enaa matejo naaji enkarri ino. Matejo naaji ilo ewoji naa kewok enkari inkiek imiet. Kake wore te Uber naa iniapu ajo inkiek uni. Neeku kadoolta ajo wore enkampuni e Uber naa kaisidai oleng' amu etelelekia esiai. Ainiapu ninye ajo matejo naai ketii intokitin naa iyieu niya eton itu ebaya enkata. Matejo naaji tenaa iyieu nilo darasa arashu nilo esiai teleleki. Naa wore ina ampuni e Uber naa ekisaidia oleng' pee ilo enkata akeninye naidimai.

Ore nai tenanu nakeyieu najoki serkali tana kidimayu ore entoki naji irkesin nakeyieu nepuoi apik entoki naji live metaa kadolita egira anya elekesi pemitoki oltungani alo aimu emilango ekurum alo alak olaikae nidipayu iko kesi ore eniare na kayieu nai nakepiki eripot ashu entoki natejo ltunganak tinakotini meraa midim oltungani ashomo atelejisho midim oltungani ashomo atejo ituapa ajo nejua mimin kejitoi oshi ajo mikenoi social media nakeyieu najo tenakidumayu nirekodi enetejo ilo tunganu metaa ore taisere nikiyieu niyiolou enatejo apa ilo tungani tekotini na kesidai ina oleng na keleleku oleng amu mitoki aaku ketii elejare.

Engasaorw olosho lang lekenya neyautua nkomputa metaa ore pooki tungani oisume nalasima peyiolo komputa lre eniare mekute eetae kuna ardasini naigeri oleng na keyieu nedol enkerai entoki nainoto tesukul nakelelek oleng anaa adamu nanu anaa ore kitii sukul keetae entoki naji sarake na idiol ake entoki ana enegira enkerai ino aendelea tesukul tenkisuma naa enkerai nagira aendelea tenkisuma wenagira adoyio na adolita naa ajo ore olosho lang le kenya natipika mbarikinot naigil aishoru ositima nimidimayi metii ositima ore orais le kenya uhuru kenyata neyau apa ore pooki sukul na lasima petii ositima nadolita ajo ore olosho lang lekenya neetaea ina technology tositima

Ore ntumoritin oloingangi netareto oleng tenkisuma akisul tekunakwra naidipa sekondari neshomoita kolej ashu unipasiti amu engasa aaku etii likae lemeta enkidimata nitokibalaaki keon sukul nitoki alaaki Kwon ewoi nairag na ore kuna tumoritin netareto oleng amu ore enakerai nakisuma tiang na ketum ake sinye satipiket natum elde oisume tesukul neaku kadol ajo ore enkisuma oloingangi nasidai oleng twkuna kera nemeeta enkidimata arashu meeta siatin inepu oltungani otaasa diploma ninoto esiai nemekute idim ashomo sukul neaku inepu ajo etii enkang enye ashu tenidip ade esiai etereto oleng nkera misumata etii nkangitie enye ashu etii siatin enye